Ka awuotho kachomo dala, to ayudo jakong'o momer kendo onindo e chuodho, kata aneno jakong'o momer konindo e chuodho, mokuongo abiro chopo bute mondo ang'e ni en ng'ama nade to kasee chopo bute kuma oninde echuodho no, abiro kawo lueta tamulogo dho chunye kang'iyo kaen ng'ama ngima nikech seche moko inyalo galo ni ng'ato omer tokara kong'o onege kuma onindee echuodhono. Kasee chopo kanyo mayudo ni en ng'at makong'o omero amera, abiro ting'e mos kaen ng'amang'eyo nyaka dalane kuma nitiere. To ka en ng'ama akia, biro chuna ni an kaka dhano nikech pinyka wadu e watni, abiro ting'e mos kagole e chuodho kuma oninde nikech wan kaka dhano, onego waherre epiny kae, kagole e chuodho kendo kakete kuma chuodho ongee, kuma ber ma onge chuodho manyalo chido kata mana lepe momergo kata manyalo keto ngimane kumarach nikech chuodho.

Pur katiyo kod chwe mar lowo mokel kod yugi mowuok kuom jamni kod oboke ber moloyo pur katiyo kod medo chwe mar lowo katiyo kod manure mar duka. Pur katiyo kod chwe mar lowo mowuok kuom jamni kata oboke ber nikech e oting'o manure oting'o manure kendo ndhath ndhath ndhath manure ni malo. Ober nikech sama atiyo kode oyot ting'o sama adhi tiyokode sama akome e puodho moloyo katiyo gi mar nya duka. Mar nyaduka rach nikech en gima iloso kendo ibiro yudo ni ndhathe ng'enyne moko nego kata mana cham nikech kok ing'eyo puonj maber kaka itiyokode moko nyalo negini kata mana cham e puodho. To mar dhiang' kata mowuok kuom oboke ber nikech en gi ndhadhu moromo gi cham kalure ni ong'eyo cham cham ong'eyo.

ahero puro kodhi achiel e puodho moloyo puro kothe mang'eny e puodho nikech kaka an japur puro kodhi achiel e puodho miyi yot sach keyo nikech sama ikeyo kaka japur ikayo mana kodhi achiel e puodho kendo puro kodhi achiel e puodho miyi yot sach doyo nikech idoyo mana kodhi achiel manikomo e puodho kendo puro kodhi achiel e puodho miyi yot ng'eyo kit tuoche manyalo mako cham mipidho e puodho moloyo puro kothe mang'eny e puodho sama ipuro kothe mang'eny e puodho wan gi tuoche mopogre opogre kendo gimako cham mopidh e puodho mopogre opogre kendo mano nyalo miyi tich matek mar ng'eyo kit tuo ma omako ni tuo ma omako ni cham mipidho e puodho sama ipuro kodhi achiel e puodho in gi yot mar ng'eyo kaka idoye, kaka irite, kendo kaka kata japur nyalo kae e puodho nikech puro kodhi achiel e puodho e yot mar

Ohala mayudo komed ber mar lowo ka tiyo kod gik jamni kod oboke miyo lowo bedo gi ndhadhu mamalo kendo cham dongo makare e puodho. Miyo lowo bedo gi ndhadhu pile pile kendo cham dongo mapiyopiyo e puodho katiyo kod gik chamgi kod oboke. Nikech oboke kata chieth dhiang' dhok kata diek ma waluongo ni mbulombuso mag jamni keto puodho bedo gi manyiwa ma ok rum e puodho kendo miyo japur keyo maber sama ochopo sach kecho. Medo ber mar lowo kitiyo kod gik jamni kod oboke miyo japur ok bed gi tich matek mar nyiewo manure mar duka. Manure mar duka moko richo nikech ok wang'eyo kaka olosgi nikech iloso gi gik technologia ma sani mamoko miyo chambwa wang' nikech ok wang'eyo kaka itiyo kodgi kata kiwango monego waketi sa ma wapitho kodgi to kawatiyo kod mar oboke wayudo tich mayot kaka jo pur.